Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Samoei Ruto. Mũnene wa bũrũri na thirikari, mũnene wa mbirarũ ciothe cia bũrũri wa Kenya. Mũtongoria wa rũhonge rwa ũgitĩri. Nowe wandĩkaga na agabuta aruti amwe a wĩra a thirikari a honge itiganĩte. Nĩ kĩhumo kĩa ũrũmwe wa bũrũri.

Mũcemanio wa matũra ũgĩtongorio nĩ cibũ na anene a borithi, kwarĩrĩria ũgitĩri wa matũra. Committe ya nyumba kumi ĩrĩa yambĩrĩirio mĩaka mĩhĩtũku nĩĩteithagĩrĩria na njĩra ndaya kũrehe ũgitĩri, kũhonokia mĩoyo ya andũ, kũnyihia ũici, kũnyihia ũici wa mahiũ, kwarĩrĩria wega wa arĩa maikaraga hakuhĩ na ithuĩ, nĩgetha kũnyihia ciĩko cia wĩkinaĩ. Kwarĩrĩria thayũ na ũrĩa tũngĩhota gũikarania kwĩna thayũ hatarĩ wagagu.

Ataaramu a gĩthomo maunanĩire njũng'wa makĩaria nĩ ũndũ wa mĩtaratara mĩerũ ya gĩthomo, na mworoto wa gĩthomo kĩrĩa gĩtindĩkagwo nĩ teknorojĩ ya kĩrĩu, amu teknorojĩ nĩyo ĩratindika maũndũ maingĩ ma mũtũrire ũyũ tũraikara matukũ tũrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũgũkorwo na ũritũ mũĩngĩ kũrĩ aciari na arutwo ona harĩ cukuru, amu mwaka wa gĩthoma ũkoragwo na matĩna matatũ, marĩa manjagia mweri wa mũgaa, magathirĩra mweri wa kĩro. Ĩtĩna rĩa kerĩ rĩanjagia mweri-inĩ wa mũgĩra njara, rĩgathirĩra mũico wa mweri wa gathanũ. Itĩna rĩa gatatũ, rĩanjagia mweri-inĩ wa mũgaa wa kerĩ, rĩgathirĩra mweri-inĩ wa kanyua hũngũ. Nĩgũgũkorwo na moritũ maingĩ, amu mbia ici nĩ ihũthĩkaga harĩ ũtwarithia wambere wa cukuru, kũrĩha mathĩrĩ ma arĩa marehaga indo cukuru na mĩtaratara ĩngĩ mĩingĩ. Kũga mbeca cirĩheyanagwo rita rĩmwe mwaka, cirĩkoraga mathirĩ maingĩ, na ũũ nĩ ũkũhotomia gĩthomo gĩa Kiambu, kĩrĩa mĩaka ya hakuhĩ ataaramu maũgĩte nĩ kĩagĩrĩte na njĩra nene mũno.

Nĩ citeithagĩrĩrĩa na njĩra ya narua harĩ gũĩtĩkĩrĩka kũheyo mbeca. Ũũ nĩ kũga harĩ ndagĩka nini mũndũ noakorwo na mbeca, iria arenda. Ũũ nĩkuga mũndũ nĩ ekũhota kũhingia mabataro make, na kahinda kanini o ũrĩa kwahoteka. Kwamũkĩra mbeca o harĩa ũrĩ, bata wĩna thĩmũ ya kĩrĩu, ĩna ũkinyanĩria wa tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Kweheria ũhũthĩri wa mathaa maingĩ mũndũ agĩthiĩ bengi kũihũria maratathi maingĩ. Gũkorwo na ũhoti wa kwamũkĩra mbeca mathaa marĩ mothe, ũtukũ kana mũthenya. Ũhoti wa kũheyo mbeca nini kana mbeca nyingĩ kũringana na mabataro na ũhoti wa mũndũ kĩũmbe. Gũkorwo na njoherera ninj citarĩ na ũritũ harĩ ũrĩa ũrabatara mbeca. Njĩra wa waragania na ĩna ũgitĩri amũ nĩ ũrĩa ũrenda mbia, na thimũ yake, hatirĩ mũndũ ũngĩ. Hatirĩ njoherera hithĩrĩre amu maũndũ mothe marĩ thimũ-inĩ.

Mbeca nĩ kĩndũ kĩega mũno mũndũ arĩ nacio, na nĩ kĩndũ kĩũru mũndũ arĩ kwaga mbeca. Mbeca nĩ ĩhũthagia maũndũ na njĩra nene. Mbeca nĩ ihotaga kũhe mũndũ kĩndũ atauma na mbeca nĩ ciheithagia mũndũ gĩtĩo na njĩra nene. Mbeca nĩ ihotaga kũrĩha maũndũ maingĩ ta gĩthomo, ũgũri wa irio na gĩa kũnywa, ũgitĩri, ũrĩmĩ wa irio na mahiu, waki wa nyũmba, ũrĩhi wa hinya wa thitima, ũrĩhi wa mahinda ma kwaria harĩ thimũ cia moko na ningĩ nĩ cieheragia kana kũnyihia ũkia mĩciĩ-inĩ. Ũgũri wa nguo cia kwĩhumba na maũndũ ma gwĩkenia ta telebiceni. Ningĩ mbeca nĩ citeithagĩrĩria harĩ wonjoria na ũhũri wa biacara matũũra-inĩ.

Mũthako wa mũbira wa magũrũ nĩguo mũthako ũrĩa ũkumĩtio mũno thĩinĩ wa, nĩ mũthako ũkumĩtio mũno thĩinĩ wa Kenya. Na Kenya nĩ ĩrutĩte athaki marĩ na igweta rĩnene mũno ta a Denis Oliech arĩa mathakĩire mabũrũri mabaranja na Ngeretha. Taranda ciao nĩ itũmĩte mũthako wa magũrũ ũkendeka, mũbira wa magũrũ ũkendeka mũno bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kwona nĩ mareheire bũrũri wa Kenya ngerenwa njega, ngerenwa nyingĩ, mbeca nyingĩ na gũtũma arĩa marĩ na taranda cia mũbira wa magũrũ makagĩa na wendo wa gũthaka mũbira ũcio wa magũrũ na gĩkĩro kĩnene mũno. Nĩ mũthaki ũmwe wendetwo mũno bũrũri-inĩ wa Kenya amu nĩ arehete mũthako ũcio wa magũrũ, wa mũbira wa magũrũ ũkendeka gũkũ Kenya na andũ makaũyũkia na njĩra nene

Amason Jepha Kingi, aciarirwo mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe na magana kenda ma mĩrongo mũgwanja na inya. Athomeire cukuru-inĩ wa mũthingi wa Magarini, agĩcoka agĩthomera cukuru mũnene na wĩ igweta gũkũ bũrũri-inĩ wa Alliance, ũrĩa ũkoragwo gĩcigo-inĩ kwa ũbunge gĩa Gikũyũ. Nĩ acokire gũthomera watho unibacitĩ-inĩ ya Nairobi. Anjĩrĩirie ũteti mwaka-inĩ wa ngiri igĩri na magana mũgwanja, na akĩgwatĩra gĩtĩ kĩa ũbunge kĩa Magarina. Amason Jepha Kingi aumĩte karũrĩrĩ-inĩ kanini gatarĩ igweta ka Giriama. Mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, nĩ athurirwo nĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Kilifi atwĩke ngabana wao. Kwa ihinda rĩrĩ Amason Jepha Kingi nĩwe speaker wa bunge ya senate, na nĩ mũteti wa gatũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Arĩ speaker wa bunge ya senate bata wake nĩ kũamũrithania na kĩhoto maũndũ marĩa mararĩrĩrio mbunge-inĩ ĩyo.

Ũrĩithia wa ngómbe rũrĩrĩ-inĩ rwa a Gikũyũ, nĩ kĩndũ gĩkĩrĩirwo mũno na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ngómbe a Gikũyũ kana rũrĩrĩ rwa Gikũyũ, nĩ rũrĩithagia ngómbe cia iria, na rũrĩithagia cia kũhingĩrwo thĩiniĩ gwa thĩiniĩ. Ngómbe ici cia iria nĩ cireheire rũrĩrĩ rwa Gikũyũ mbeca, ikahota kũmathondekera iganda iria ciĩ hakuhe na cirĩ igweta. Ningĩ ngómbe icia cia a Gikũyũ cia iria, nĩ cimateithĩtie gwĩka maũndũ maingĩ mũno. Agikũyũ kana rũrĩrĩ rwa Gikũyũ, rũtikumĩtie mũno ngómbe cia nyama ta ngómbe cia iria.